Ka nyanya osechiek tikawo tenga idhigo e puodho . Ipono nyanya kendo iketoe tenga no iketo mos mondo mi kik nyanya tore. Ka tenga go osepong' titero kendo ichak ikawo machielo nyaka nyanya mochiek rum e ouodho te mondo mi kik nyanya kethre.

Somo mar CBC miyo nyathi ng'eyo gimonyalo timo maber moloyo, omiyo odongo kaong'eyo gima odwaro timo. Ma miyo ka ng'ato osedongo to gima ne otimo ,obiro timo ging'eyo mamalo kendo gi lony mowinjore omiyo somo CBC ber.

Ka nyiso picha mar jokma puro gi kweru ka giiko lo mondo omi gipithi. Koth ochiegni chwe kendo iiko lo mondo ka koth chwe to oket cham mondo cham oyud ka dongo e wang' sa.

Mae nyiso picha mar ng'ato mopono avocado mang'eny e puothe koro opogogi mondo mi oket machako chiek yorgi, mapod ni mabor gichiek bende kendo mar seche moko ok dhi chiek machiegni bende yore. Ma konyo mondo mi kik gi kethre.

Biro e pacha ngima maber nikech oganda chalo mana kaka ring'o. Ka ng'ato onge gi pes ring'o to oganda nyalo miye nutrients ma ring'o golo. To ma bende nyiso nyak mar lowo kendo onyiso bende ni piny ber omiyo okelo gik mang'eny e pacha.

Ka omany ne njugu yath to gidongo maber kendo gidongo piyo piyo , giyombo buya kendo ginyak maber. Ma kelo nyak mapiyo kendo maber ne jopur omiyo jopur yudo ohala mang'eny .Ka gitiyo gi pesa mang'eny kata ka gitiyo gi teko mangeny e pur to ohala be giyudo mang'eny . Kendo ma miyo jopur bende bedo gi mor gi mijing'o mar puro kendo.

Inyalo pidho yien gi kendo giket aluora onen majaber . Inyalo yudo bende nikech magi olembe ibro yudo nyak mar olembe kendo iuso iyud pesa . Inyalo uso gi kapod gitindo kama ne jomamoko madwa nyiepo mondo iyud omenda .

CBC omiyo nyithindo odich gi tije mag lwedo kendo iyudo ka nyathi moro odich loso sabun mar pii kendo odhi ouso. Ma kelo miyo nyithindo bedo gi wich mochiewo kendo ok tho tuga tuga nikech gin gi gimoro ma ginyalo timo mopogore gi randa randa

Nitiere e mbui mayiene ng'ato mondo mi order chiemo kotiyo gi simbe kendo ikelo ne e dhoot. Kendo e gwengewa maonge gi sitima ntie sola mobiro kaka sola panda, de-light mkopa, ma ng'ato nyalo chula chula e yor hola kotiyo gi simbe kendo otiyo gi sola.

Sikunde yudo pek mopogore opogore, nok mar buge , nok mar jpuonj , nok mar klese to bende nok mar kuonde tiegruok machalo kaka laboratory ma nyithindo onego dhiye, mondo otim gik ma otim gi lwetgi gik ma owinjore ging'e e somo.